Mborokwo ko bik Che echen Che telelchin temisiet ako bichutet kobo kamanut kot mising ngamun konech icheget kenai agobo temisiet ak konetech agobo Ole kiyoito temisiet as kenyorchinengei kelchin neo kot mising kasinywan abakora ko bichutet ko nyolu ko icheget cheibe kangunyngunyosyekok koibchin bik Che indochin agriculture en emenyon nebo Kenya ago icheget kora ko kikoyai kwo barak temisiet en emenyon ako ko nitet ko kikoyai koet kanemunet ab rabisiek en emenyon ak ketienge amitwogikyok mobo keibu en emotinwek alak

Kasishek kotiyengee arishek taretej kabisaa kimuchi ketaretke ak kokwet Tanzania ak uganda koraa kikotaretej yamakitinyee amitwakik

Avacado koteche borto ako koraa kimuchi kechopee kerichek koraa kotareti chemungaraek konyor chepkondok

Benkit ab posta ngositei bik chebaishenjin konyaluu kokeree tuguk chechang cheingen korib kasit ak biik chekisomanjin ak biik cheboo kenyishek taman ak sisit ak kwaa barak

Abwote ko kibagengeit ne telelchin temik Che mengechen ko nyolu koyum temik Che mengechen ak koker mbarenik Che tinye icheget ak yeitya konet akobo tuguk Che imuch komin en mbarenikwak ak konyorchigei kelchin kot mising oratinewechu ko cheu koboisien seleleisiek komin tugukwak anan ko ki nuok ak komin tuguk Che rurtos en chokyinet asikobit konyorchinenge kelchin en kasarta ne negit Mat kogage mising nitet kora kogochin temik konet ge agobo temisiet ne kararan ne Imuche konyorchinengei kelchin en kila ak kila en sobenywan

Chemungarainik Chemiten oret mising en Kajiado komuch konyorchigei bik cheimuche kochor tuguk chwag en chakinet ngamun ibure en oret taban koraa komamiten ribset ab kaliet nekararan en olindet koagere kokaimutyet neon kot mising ngab yamiten kaliet en anan ko elekitibto kaliet komamiten ngweny ko kaimutiet neon kot mising en bik Chemiten ngweny amun yutet olekategemeanen makatiat ab betut koraa Konan kenyor bik cheyachen muguleldo netos ale tuguk koiben chemungarainik chutet akokamakotinye rabinik chekayalel tuguk chutet akor kokawa ngweny Biashara nikanywanet

Mpesa kikwai baishet ab rabishek ko nyumnyumit koraa ikonoree chekondok koraa iyakji chito nemii oloo ak mungaret

Temik konyolu koriptokei kot mising' ngaamun imuuch kwo ng'weny mising' beitab tukuchwai ako nyolu konai beishekab tukuchwai eng' kila ak kila nitet kotoreti komakinyalil ako nyolu konai kole yutet ole nyorchinengei makatiatab betut ako nyolu korip kasinywai asimakinyalil biik chematinye mukulelwek chekororon kora konyolu konai kole tukuk cheoldoi kobo oliet netyana ako nyolu konyorchinengei kelchin netyana ko nitet kotoreti chemung'arainik konai kamanutiyetab mung'arenywai

Temik che chang abokora koaldoi tukukwai eng gaa. Ako nyolu koribengei biik chematinyei mugulendo nekararan. Nyolu konai temik olietab tukukwai eng gaa. Manyolu konyokabir ng'weny beit chito aneitio komachei koip tukukuk puch komalipan. Nyolu kora kokolkolit temindet asi makinam kenyalil inendet ak keipe tukuk puch ak rapishek chemi ng'weny beit .Ko notet konyolu konai temik kole nyolu korip mung'aroshekwai ak korip kastomaek kwai asi karon ko mawa ng'weny mungarengwai

Temik komuche kwalda tuguk kwak eng gaa anan koibot chito kobaa kokwatunkwek amuu akereee kokararan amuu kit nekakimakchinkei rabinik kandaa komitei bik chebesenii koraa akeree keliban

Ane aaldechini tugul rurutik kyum, chemung'arainik kab kaa ak kibagenge nebo temisiet ngamuun chutet kokonan kelchin neoo kot missing kouu inaaldechi chemung'arainik kab ko bik chekirikyindosi kot missing ako malasimaawo eleloasianyochike alikako kibagenge nebo temi8kokonan rabinik chechang kot missing Yoon kaaldechi rurutik chuk ngamuun icheket koale en chang'into maale kotuten

Mukswanotet tab kasari nebo mpesa kokiko nyumnyumit kasishek chechang kot missing, ngamun atitinye rabinik en mpesa koimuche ihale bundles cheguget ago kora atitinye okoa jahazi komiten offers chegonin kora cheimuche ial bundles kora matinye keachin okoa Ako kora global pay ih ko kikotaret lakok chechang kot missing ako Koni icheket loan cheimuche kosomesanen ke lakok chemiten university ana ko college komakienge sikindet abokora

Anyorchinigei oliet neo kot mising ng'ayai kobotishetab minutik ak kiagik. Ngamun kiagik amuche abai teta ak alde cheko ak anyorchigei kelchin ako ng'atatekwai kora amuche aboishe en mbar koek mbolea. Asianyorchigei rurutik che kororon. Kora ko amuche abai ngokaik che muchei kokono maainik eng betut ako amuche aalda akotinyei ndonyo ne kararan maainik. Aneitia anyorchinegei kelchin ak atoretengei eng sobenyu. Ako kora abandei ng'atatekwai minutikchuk ak anyorchinegei rurutik che miachen cha muchei aip koba ndoyo ak ipaalde aka anyorchigei chepkondokchuk ak atoretegei eng sobenyu.

Ngaalde tukukchu eng muswagnatet ab kasari anyorchinigei olik checha'gkot kosir yo kowe aalde eng ndonyo. Ngap anyorchinigei olik checha'g ko amun kaalde tukukchuk eng internet ako internet ini komi biik chechan'g muswagnatetab kasari. Mising ko barnotik ak biik che yaei kasisiekab serkali. Ko mising ko nyolu komi muswagnatetab kasari sikokerchingei tukuk chetesetai. Ko nitet agere ko kararan ngamun amuche anyorchikei olik akot koyop ematinwek cheloen ak anyorchigei chepkondok chechan'g.

Eng inam kwoa chemung'oraindet anyorchinigei kewelutik chechang kot mising. Ngamun anan iwe ndoyo no tomo kay konain chii kong'etei komenyoru chemung'arainik cheomuche onaigei. Ako kora ko ui kasit ngamun mara ko meng'et beishekab tukuk ko much kechorin koibenen rabinik chechang ako keal tukuk chebo beit nemii ng'weny. Kora ko imuchei chemung'oraindet eng oret nebo mutionet akomachei kochorin.

Eng iman ko chan'g kewelutik yon kioldoi rurutik. Eng kokeip rurutik koba ndoyo akitio ibeinyoru chemung'oraindet ake kotinyei rurutik chekororon kosir chekung'et cheguk. Komuch koyorchikei olik checha'g kot mising kosir inyendet ngamun mii barak rurutichi. Ako kora imuch kokainde beinyi konamgeiak chemung'arainik chechan'g ako mara inye ko kende being'yung kowa barak kot mising. Ako kora yon mara keip tukuk cheu ngwek koba ndoyo amapokwol chii ko mara koyachekitu ko nitet ko kewelutiet neo kot mising.

Yon igee cheko konyolu irip tililindo ko kararanit .Nyolu igei chego an iun kinaik korok ak itio iile mwata ne nyolunot ne matinyei arufut agetugul. Agitio igei cheguk akibi chuchukan ak kichuchuket netyolu kechukchukane chego. Agitio irong'chi ndoinik che kakiun komie akitio kosoiyo komie anan inde kalanishek chetililin che kokiun kokororonekitu agitio kemaa eng asista kosoiyo. Ko kor kaitchi chito nekaolei koboiboenchi angamun moek mursi chego ngamun kakiripchi tililindo.

Chang kewelitik ngamuu ngiyoktee ako mamii walitik ngamuu komenyorchikei walitiet imikei missing ngamuu maraa kaibashei rabishek chechang ngunoo ko kaikai keibun siliban ko kainam

Aminei ngendek ab chumbek akoi kororon akonamekei ak kukunyek akee tugul ako kororon eng borwek chok ak lagok koteshin korotik ako beit nyaa komii barak missing eng indonyoo

Abokora ko bik chechang ih koaldo tuguk kwak kokasir en billboard ko billboard ichuten ih kotareti bik alik konai olemiten tukuchuton yekialdaen ih akonyor chike kelchin neoo kot missing ngamun ih chang'aitu alik ih en mung'aret nyin ko nitet kora anan kobit ng'oyandit ye mara konai chorik kole en yemine komara inyokochorenin tuguk kuk yeibarchinike asiteken sabet ko nitet ko ng'oyandit neoo missing ndandan kararan ngamun chang'aitu kastomaek kuk

Kemeut koyaa kot mising ngamun weche rutunet ab minutik en imbar ngamun mara kolal kemeut koyet saiti koyae tuguk kongemak kot mising akonitet koyae chemungarainik mara Kwa ngweny kamangunenywan en temishet akonitet kondai ngweny kanemunet ab amitwagik en olinyonet ak koraninyonet akitya kenam kesom amitwagik koyab ematunwek ab sang konitet koyae amitwagik Beit ab amitwagik Kwa Barak kot mising akinyorchigei kewelutik akwamech rubet

Chang kaimutik ya iyumatee asirushek ngamuu inyoruu bik chetomoo konamei koliban asirushek anan kokwaa barak aliet ab surushek ko tos bar katywet ngok ak chemungarainik

Kigotoret iman temsiet katiaget ab kimnatet ab sobet en emoninyon bo Kenya ak koyat mung'aret koet kot mising en ngweny. Ngamun emoni nyon bo Kenya ko emet nechang temik che eechen che imuche konem amitwogik che chnag kot mising che kimuche kitoretenge en ngweny komogul ago kimuch ekeib koba emotinwek ab sang si kityo konyorjige rabinik temik ak ichek ak konyorjige kelchin emenyon kora. Kora ko kigotoret temisiet kwo barak en emenyon ak kityo kotokotoret kora temik, ngamun icheget che kolse abakora.

Yae baishet neonia temik asikotil rururtik ab imbar en korenywan ngamun sikonyorchigei mungaret nekararan kokatil rurutik chwak rurutik chwak ngamun lasima kokonor chenyalu kwam akitya kochob chebo mungaret yangakokes rurutik chik nitet koraa koyae temik konai oleribtoi magutik chwak chebo Gai ak makutik ab mungaret akitya koyai mungaret Kwa Barak kot mising

Ane ayoe temishetab toritik kot mising' ako aboe tukuk cheu chebo kilkil batainik ak ngokaik ak terkekinik ako amitwokik chwai komami barak beit kot mising' ndamun nekaraalde mayainik chwai aboishen aolchinen omitwokik akityo aalen akane makutik chun chebo koo ako aboishen oratinwek chebo chaboen aboishen oratinwekab chekiachop tukuk cheu maingonik cheamuche andechi omitwokik kwach sikwam eng' yotet akoniyong'so ko koro anyorchinigei akane maanik chekororon kot mising'

Boishonik chechang' kotindoi lokoiwek chekororon kot mising' cheitchin boishet nemie nebo rabishekab kasari kou yekiboishen benkishek kimuche kenyorchingei rabinik chichang' kot mising' akitya ketesen mung'aret yoo kora ko chang' tukuk chetese tai chekemuche keboishen keteken lokoiwek cho koityi biik chechang' en emet boishet ne oo mising' netinyei lokoiwek chechang' ko nebo temishet momiten age netinye lokoiwek chechang' chesirei temishet ngamun nitet kotinye kelchinoik chechang' kot mising' en olan tugul

Amuche aal katoldolaik chu chebo imbarenyun ako imuch kong'eman ngamun mara aboishen rabinik chechang' aalen katoldoloik akitcho komanyorchigie rurutik chekanomegei ak rabinik chekiboishen aalen katoldoloik chu ala ko mara komanyikonamgei katoldolaik chutet ak ng'ung'uyatab mbarenyu ko nitet koyoei rurutik chu koba ng'weny kot mising'

Bo komonut kotuiyogei katuiyoshek chemobo serkali ak chebo serakali asikonyorchigei konetutik kokwatinwek akobo rapishek. Ako nitet kimuchei keyai kokakichop kundishek biik chebo kokwatinwek che terter asineitio kolewen icheket kandoindeng'wai eng kundit age tugul asineitio karon kakikochi rapinik komuch koribok komie si ndapetos komitei kandoindet nemitei kundit age tugul ne kemuchei ketebe rapinik chondet gotko petio rapinik amakiyae kasit mekanyolu keyae en kasarta nenyolunot.

Kasari koakotesak olitap keswekap bandek. Kokoan kong'emak kot mising rurutikchuk chebo bandek ngamun kokaanam amin chebo kipgaa. Ko chebo kipgaa konyolu kechaguane che koran keput ko mara inemu alak ko kikoam susurik ko kirankoam susurik ko karon kamin komarurei komie anan konwokekitu. Kora yo manyorchigei bandechu bo kigaa katoltoleiwek che kororon komaitei kekes. Ko kwagere ko kewelutiet neo kot mising ngamun ngot kemin chebo kipgaa kila komaitei korurio bandek. Ako mi barak olietab bandek kora chekeamei.

Kikobarchikei temik ab gaa kowai ndonyo ko kararanit kikwai mugharet kowaa barak missing ako icheket kikonai olekiyoto kasishek kwaak komnyee

Temik chechang mising kochebo chaik ak kawek ngab amun icheket oleon kelae tuguk chwak rururtik chwak Koba bitanin konitet agere jokikoyai icheket Koba ngweny kot mising ngamun yekakobut chaik chwak akitya keba kebimani kiloishek kobenge sikikochi icheket rabinik chwak en chakinet koraa konyalu konyorchigei kelchin rabinik chutet ngamun bendi ematunwek ab sang en kila rururtik chwak yangakechob en factori konitet kokikoik kaimutiet neon kot mising ngamun rabinik chekelubani temik Chet komayame gei ak rabinik chekilubanchin emet

Makolazima iyaee kasi serkali sibesen rabinik imuchii ibesen rabishek (account) cheibaishe isamee imuchii ites sitesee kasichek eng gaa kikotorer bik chemii ngony missing

Kou elekikende mising ko Kajiado ko emet neyamat ko kikotaret kandoik ab yundet bik ab Kajiado kochab konet olekimuche kenaktaita bek minutik chwak marobani koraa kokikeyai kurubishek cheimuche kechaben akekachi mashinishek cheimuche konaken bek minutik chwak koraa ko en kurubishek chutet kokikyalchi imbaronok cheyechen kot mising kobichutet chi kayumak tugul komuche koyai kasit tugul akomin minutik chwak en imbaret nekikikochi konitet kokikochabchi maket ab chemungarainik koba Barak kot mising

Eng kunii kowaee kasishek barnotik chechang eng emet ab sang amuu mitei barak lipanet ab emet ab sang eng koraa kikwoo ngony kasishek eng emet nyoo nekikokaikai icheket kobaa bitonin

Chemungarainik kochamee rabinik chekiyakuu eng simoit amuu ribatin missing eng simoit

Tukuk cheng'eme alietab bandek en ndonyo ko tukuk cheuu mara kobandek komengechen saiti anan mara ko bandek kora kokikoam susurik kora komara mibarak beit kosir olenyalu anan mara ko borbor bandek saiti ko nitet ko kong'eme alietab bandek kot missing ngamun tiengee bandek chealdo chito ko keswat ainon ago imuch korurto ano cheuu DK kobendii kochakta ngamuun kararan ngamun hui koam susurik

Mpesa kenyorchinkei kobun simoit ii ako koraa memuch kotil rabishek che chang ngamuu ko tilenen chekebaishei akeree kikotoret bik mpesa missing eng Africa komukul

Mungaretab moembe ko kararan kot missing ngamun moembe ko tuguk cheole biik kot missing ingap chutet ko tuguk chebakotese vitamin en borto kobotoo kotesee korotik ak kotech bortab chito kokaararanik ako kora ko miembe kotinye farayatis cheterter ko moembe ko ingebu kotakongarngar ko maimuch kobakwal olik en indonyo indamun makingokyi korur komie kora ko moembe komoche kokong jjabisa asikorun korur koruree kokoronekitu ko ingorur kokaranit ko mutu olijk chechang missing kisir yon kokibut kongarngar.

Kikocham biko kokonore simoit rabinik ngaamun yon ketinye makutikuk koribun saishek ngaamun imuche iolishe rabinikuk en chokchinet ngaamun mi simoit kosir yon kateboishe ATM card ngaamun yochei iwe ako benki asinyorchigei inomu rabinikuk ko nitet koibei kasarta ne oo kot mising'

Kibagenge Nebo temik kokikochab tetutik chechang kot mising Nebo baishet Nebo temishet koraa kokikichob kikoyai konyorchigei temik ndonyo nekararan kot mising en minutik chwak ak kikotaret icheket en sabenywan konyorchigei chepkondok cheimuche kotaretin famili chechwaket ak kitya kwalen makutik ab kot ak kosomeshanen lagok chwak koraa kikoyai kibagenge inotet konet temik akobo walet ab minutik asikomin minutik chekergei en kila kenyit yantemishe konitet kokikotaret korib ngungunyat nenywanet asikobit konget kotoldolit en kila ak kila

Konoree bik chechang (saccos) amuu imuchi kokuyoo makutik ab bik chechang missing kou bik cheu temik ak bik chemae kasit serkalit sikotesee mungaret anan konam mungaret

Walet ab makutik ab alik ko kikongem missing alishet eng indonyoishek ngamuu imechee ibaishei rabinik cheboo eut komeanii aldaindet konam rabinik ab eut missing ko yikiboo (corona)

Angatinye siling sosom amuche awayaen aviator akitya kodabolen rabinik chutet akinyorchigei cheite okot elibut akitya awe ayalen makutik chuk cheu chebo ko Kotor kikakotareton anyorchigei makutik chuk tugul chekamakinigeiakitya kongetwon okot rabinik chekonori ako ngandan anan koiben bik rabinik mising ko konu rabinik chechang kot mising

Tuguk cheamwanii aliet ab imbar ko tuguk cheu chaik ak kawek chekinyorchin ematinwek tugul missing ko ematunwek ab sang ikachin rabinik emet chechang chekiketee serkalit

Kin kokakiwal rapisiek ko biik che kin makokuitos tuguk chekitese tai, kokinyor uinwek chechang kot missing, ngamun kinyolu, kimii tarikit nekikokichop kele ngoite betut nekile komokiyoni kebaa kewal rapisiek en benki, missing ko biik chemiten olemiten uinwek en kokwotinwekchwak mara komotinye chepkondok cheimuch koboisien kobaa akoi benki akityan ibokewolchi rapinikwak ,konitet kikonech asenet ne oo kot missing, ngamun king'et rapinik chekikitinye en biik chechang koik juu kibo keny ngamun en uinwek chekibunee icheket.

Kikong'em ndonyo lainitab oliet ngamun tilei rapinik chechan'g kot mising ngiyokte rapinik chechan'g. Ako kora ko kikoyai lainitab safaricom konyumnyum kasisiek ngandan ngi withrawen anan i depositen rapinik kotilenen rapinik chechan'g kot mising chekata taimuche iale tukuk chechan'g. Kora ko kiyoi biik chemitei ng'weny ko matkoboishe mpesa ngamun tiletab rapinik nemi.

Nyalu iweakoi obisisiek chetelelchin korik chotet, akitia ibikoite documents chekuket tukul ih akitiakekonin ikoite email, identity document neng'ung'et ak phone number akimwa Ile imoche kot netiana neamege ak rabisiek cheitinye ak itia imwa angot iyae kasit en sirkali Anan ko kisire kasit anan koimwa konyalu imwa lakuet nerube ko inherit koano Yoon meimi, kora konyalu isir members cheitinye en familia neng'ung'et

Minutik che kiminei eng mbar kekere kele kawal itondap emet kou chaik ak kawek, ko minutichutet ko abokora kokonu ropta. Ako kora ngewalawal minutik chekitinye chekimine, kou ngot kemin ra marakoni, karon kemin bandek koyoin kemin biasinik. Ko nitet ko ripei ng'ung'unyek ako ngoet ropta kou koip beek ng'ung'unyek. Ko nitet kokikotes olietab tukuk ab mbar koba ngamun kakirip environment nekimenye.

Ortinwek che kimuchei kesip asi keserchen mbaret kong'eten aldoindet age akoi age, ko kecheny serveyor neimuchei kopiman mbaret ak konai kole mbaret ko tiana ako nyolu kelipan siling ata. Kora konyolu kegur poishek asineitio kochop kiwato icheket. Ako kora konyolu kecheny taniboi, netelechin mbaranitet broker netelelchin mbaranitet asinetio karon ndapitu ng'ala komitei witness ne ko telelchin.

Ngot kong'et temik akoyai temishet kowa ng'weny, kowendi ng'weny olietab ndonyo. Ako nitet ko kikopar ng'alekab amitwagik eng emenwai .Ako nitet amache alenchi temik konetkei ole kimindoi tukuk akonai kole minutik aichon che kemachei en ndonyo. Asi karon karuryo minutichuk komuch koip ndonyo apakonyorchinengei kelchin akotoretegei en sobenywai. Ako nitet kora ko karon konyorchinengei kelchin akonetkei tukuk che kamakongen.

Amuche atepat eng kokwet ak aporaste en radio aneitio aparaste kora en billboards. Ako nitet amuche atrakan kora sim card inyi akitio anai olemitei gandan ndanyoru biik chekikonai ole kinemundoi trakeit eng simoit, ko manyumnyum itaiyorchikei simoit. Ako nitet ko kikotoret biik chechan'g kot mising tukuk cheu radio ak bill boards ngamun koi kaker chito nekanyor ne mara komie kot mising koipun simoing'ung ak inyorchikei eng chokchinet.

Kongoi any eeh nekitumjee kikoekeny akerin kamnyeit ketuyenjin indonyo kwatinyee ngalek che kwamechee amwaun ako amuner gaa obaibai tugul ii kitingee chaik eng gaa atyaa inyoo chaik chotok eng tarikit nekilee

Besendap HELB Loan imuche ilipan yon kakesirin ngab yon kakesirin imuche kotilenin icheget aisurusiek kwak ko mutio ko yon kesir ge kasit imuche kora ibeibu account number nenywanet asi tyan ilipan mutyo mutyo kora ko HELB ichu ko ki kotoret bik Che Chang kot mising ngamun kou lagok chemiten sukul konyorchigei rabisiek chutet ak kotoretengei en somanenywan mising ko che maimuche ge

Olietab toritik komi barak kot mising nguni ngamun arawek chekokosirto ko kokabit amalda. Ako nitet kokoyai toritik chechang kobek kot mising. Ko nguni kotinyei oliet ne karan kot mising. Ngamun chengchingei biik checha'g ngokaik ndamun biik chechan'g ko kiibet toritikwai. Ngamun tom kinet icheket ole kiriptoi toritikwai. Ako kora ko toritichutok ko tinyei kelchin neo kot mising ndamun imuche ialde maainik chwai anan ialde toritichutok ak inyorchikei chepkondok yon kechilat. Ako kora toritichutok kemuchei kebpishe ng'atatekwai en mbar akorutune minutik kokoranitu.

Yon imache nambaitab karit nelel konyolu iwe ofisisiekab NTSA akitio iarorchi ile kemache nambaitab karit nelel. Akitio iaroru ile koiole au karinitet akiparte risitishek che koilipane karinitet. Ak iakikishan ile komakichorei karinitet. Ak iparte leisenishek ak insurence chebo karinitet akitio ikoite details chekuget cheu ID number, Email ak nambarishekuk chebo simoit ak biik chebo familia neng'ung si ndapitu ng'ala keitchi komie.

Kokongemak kot mising alyet ab amitwogik ab kiagik amun en arawek Che kokosirto kokwo barak kot mising alyet ab amitwogik ab tuga amun kikotutukinitun bik Che ribe tuga ako kora ko nitet kora angoik kemeut kowendi barak alyet ab amitwogik ab tuga amun maimuch konyorchigei bik amitwogik chutet en chokyinet ngamun belei kemeut kochokyin kora ko amitwogik chuton ko mara ial ak konyo ko yachekitun anan koesio tuga koam ko nitet kogonu asenet neo kot mising ako nekoriboisien rabinikuk ialen tuguchotet

Chan'g oratinwek che kesiren karishek. En soet ngamun nitet kotoretin kora koripun saishek ngamun malasima kele kewe akoi ofisisiekab NTSA sikitio inyorchigei chuletab nabaishek chebo soet. Kora nitet ko kikotoret terevaishek chechan'g kot mising konyorchigei nambarishek chutet eng chokchinet. Akooranitet newendi komandoi eng chulet nebo Nairobi ko kikotoret biik ngamun ndapitu nyasuti kemuchei kenyor tilianutikab biikwai eng chokchinet.

En mbarenu apongani rapinikak minutik kopanganak komie. Namun namine minutikchuk ayae esabu anai ale kaboishe rapinik che ten kole amine akonyolu aripe rapinik che ten kole. Akitio ko karon kakes kesutikchuk konyolu anai kole akonori chetiana koek amitwagik ko alak ko nyolu aalda ak anyorchinegei kelchin. Ko nitet ko kikotoreto kot mising ngamun apangani tukuk chuk akotio karon anyorchinegei kelchin. Ko yon kanyoru asenet amuche amai male kanyoru asenet netia.

Yon itinye tuiyeng'ung netai kot akoimache iyae kiwanjetab serkali cheu , Uhuru, Moi, ana Mwai kibaki. Ko imuche iwe ofisisiek ab nairobi cheu chebo Govana, anan ko biik, kandoik che kikilewen kotelechi activities en counti nindok nebo Nairobi aneitio iarochi ile kemache inaam tuiyet nebo nee ,ako biik chetia chemoche iyotchi kobwa ako kora nyolu komi kandoik anan komomitei. Ako notet kitio nemokchinigei.

Olietab minutik nguni ko kokwa barak mising, ngamun mokchingei akichek biik chetelechin minutichutok kobai families chekwanget. Ako nitet kiit ne koyai kowa barak ko olietab sobet ne wendi barak ak ine eng chokchine. Akonitet kora ko kikoyai biik kobakach minutik akitio kikoamwan kopakwal amitwagik icheget. En utet kora kokikoyai sobet kouit kot mising ngamun biik chemaimuchegei kopunei kewelutiet kot mising asi konyorchigei amitwagik ab kila.

IPOA kotelenchin polishek. Ako nitet ko ngopit nyasutik che kayai polishek koicheket cheteteanchi ak konyorchikei imanit biikab emet. Kora ko IPOA ko tinyei ng'atutik che koromen kot mising akotelele icheket imanit. Ako kora kandoikab IPOA ko biik che chemiachen kot mising ako machei icheket yon kakipar chito kaparei polishek icheket komachei koker kole kanyorchikei imanit, imanda biik ichotet che kanyorchigei kewelutik. Ko nitet ko kikotoret biik chechan'g en sobenyuai konyorchigei mogutik che kamokchingei chito ne kakipar.

Kaimutik chenyoruu temik ab gaa kouu tuguk cheu kemeut ana koikalii keswek nikikwai temik koroo mami maana temishet

Ecitizen ko kiit netoreti biik chechan'g kot mising en kokwatinwek. Ako Ecitizen ini ko ngot imache isirgei ko iwendi ofisisiekwai akitio iip birth certificate neng'unget certificates cheitinye che mara ko chebo high school ak nebo college. Akitio iip kora koto ii employed anan ko toma kesirin kasi konyolu imwa anan ko mara kiisirgei kasi kemokchingei chotet kora. Akitio ibeigoite id number neng'unget ak email ak nambaishekuk chebo simoit. Ko chutet ko karon kotinyei Ecitizen information neng'unget tugul ako imuchei konyorun eng sait age tugul.

Ko atemindetab mchelek ko kiranai komonutietab kemin muchelek. Ndamun mchelek ko tukuk che kimakchingei kot mising eng emet. Ako nitok kotoreti temik konyorchingei kelchin neo kot mising. Ndamun mchelek keoldoi eng oliet nemi barak kot mising. Ako mchelek ko malasima kele kakimin eng ng'ung'unyat ne kararan. Mchelek komakchingei beek che kachang'a kou noto konyolu iker ile kanyorchikei mchelek beek cheyomatin. ko kounotet ko kinanai ko ki eng kenyit ne konye ko kwakamin tuteen. kenyini ko kwamin ra chechan'g ngamun koranai ale tinyei kelchino kot mising mchelek.

huduma nenekitien en ane ko bomet ko huduma initet ih ko kikobos en kenyisiek chechang' missing',Ako huduma initet ko ingiit ih ko mata Chang bik Ako imuche inyorchikee taretet en chakchinet ngamun bik cheten yotet ko bik chechobotin kokasun kang'ung'unyet ng'ung akoteretin asa ko tuguk cheuu IDko atemengen olekichobto identity documents kobokonetin icheket ih. Ko chabun ID en chakchinet

Talelio cheko yaiyee ako yatesetai kowalakse kolelakituu ako keribee ak chumik akeribchii kerbesik akekee sait ne kakotimak murungut

Huduma mashinani ko kit nekikotaret bik chechang kot mising ngamun bik chenyoru en huduma ko bik Che chabatin kotaretin en kit nekemakinigei akitya Koger Kole ketaretage en chakinet kora ko huduma koimuche kochabun ID nengunget en chakinet akeriblesenun akechabun kochakin akitya koraa ko bik chekimache kechabchi birth certificate koraa kotelenchin huduma center ako kikotaret bik chechang amun makilubani rabinik chechang yangewee ichobe mara ko ID anan ko birth certificate mara yangewendi iripleseni koyeleiyache iluban rabinik amun keigu keyales

Chang oratinwek chekebaishei kengemee tuguk ab temishet ak kesutik kouu yakikenai kelee kukunyat konamekei ak keswat nekilee ko akengee notok

Yoon kotakechobote identity documents kochang kot missing bik Ako maraitar negit saisiek somok sikonyor anan sinyoru chito netaretin ooh nitet ih koagere ko nyumnyum ketaret kinyunyum ih kouu kechob apit nebo imuche iaplaen identity document neng'ung'et anan anan ko birth certificate kokebaisien simoit ng'ung. Ko nitet agere kotareti konyunyumi saisiek en huduma kosir yan kewe akoi huduma inyendet koibe saisiek chechang missing

Itindab barak konyolu keker kele betushk chekimi kobo kjemeut ala roptaa ako nyolu kenai kjele kemeunitet kotot kowech minutik alan nomekjei ak minutik chekokimin kora ko yan woo roptaa konyolu kebal beresishek asikoron ko mangem minutik nitet kobo kamanut amun ii yerib tuguk chutet kou ingolal kemeut kemuche kechelewan tuguk chekemin en ngweny komochokyi oo kora ingoet ko imuch kotim ak komeyoo ko nitet oker kokararan en itondab barak.

(calls ab huduma) ko ngalalun eng mutyanet koraa kikinet komnyee ako kikotoret bik chechang ak (id, birthday certificate) kolazima ketindoi

Nyaluu konai temik kolee nyonee kemeut netya anan ko ropta akocheng keswek chenamekei ak itondo ab emet

Huduma self service kios ATM ko kit neimuche ibaishen en chakinet nitet kora koribun saishek ako koraa ngobare iite huduma yotet kebarun ngamun service nitet komakin gei iwe baicheng Chito netoretin iwekebarun kityo olemiten ATM nenguget akitya ibaishen ichoki akimangu en chakinet amun maibe saishek chetiana akonitet koraa kokikoyumchumi bik kasishek ngamun baishen computers ab muswaknatet Nebo kasari kobik chechang kobaishen yutet mising ko bik chemengechen

Kit nekimuchi kiyoktoe tuguk akobaa kochakta nyaluu okakichop eng kauntis tugul ako (cover express) maibe rabinik chechang

Imuchii kotikon akoboo chemungaraishek chepo emet kokakitoret temik konai kolee temishet koboo kamanut missing sikenyoruu amitwokik

Atinye kabwatutik chechang kot mising en olekiribtoi kaliet kobun muswaknatet ab kasari ngab ngamun nyalu kochob Safaricom ak lainishek tugul chekibaishen konai Kole nyalu kemiten komie ako koraa konyalu kochap nambait ne ingibare inyorchigei nyasutiet imuche iriboten en chakinet akitya inyorchigei taretet koraa koraa kimuche kikoito logoiywek ab betut ak ngatutik kobun simoishek yekakenam Chito kibariotinik chekayai kelesinatet

Chang tabushek chepo temik netai kikwai temik kobakach temishet ak kosomanso nekikwai kwoo ngony kaanemunet ab amitwokik eng emet nyoo